Kanyo en kar pith mar gwen kendo gin gwen manyuolo tong'. Mano kama olosnegi, gin gi ng'at mochung' ma en jarit gi kendo ng'at ma ng'iyo kosenyuol.